ore embaye nagira aendelea ashu nagira aasa tene naa inkaitubulu egiray aitubulu ore kuna naa skuma, etii cabbage, etii spinach etii inkitunguuni yiolo ena baye naa keuni ntokitin tolchamba obo netumoki yiolo teneuni intokitin tolchamba obo netumoki aitobira enterit neeku yiolo enterit kesioki aitubulu inkaitubulu araka yiolo sii ele shamba naa olchamba loonkaitubulu metumoyu intokitin enaake tiniyieu oltung'ani endaa ino nataana naa ina daa ake olchamba lino intumia neeku yiolo ena baye naa kisidai oleng.

ore irreteni latoning'o ashu ilayiolo aa naiusu ena baye ashu ena sidai, yiolo ena naa keji esidai na yiolo ilmosorr lenyenak naa keiu ilmosorr sapukin oleng naa keyieu sii naa yiolo lenyenak teneini nemei netaanikini amu yiolo ena toki naa keerisho ee kelelek ake iumiza oltung'ani kila saa neeku keyieu naa yiolo enitum ilmosorr lenyenak nipik aitobiraki nisudoo ninkarraki ninye ewueji nenya, ewueji netii inkujit amu kenya nkujit nincho endaa naaji nindim aitotiyie peetumoki anoto ee afya sidai naisaidia ninye te maisha enye ashu nikiiki yie ilmosorr linonok limirr te biashara ashu ilintaas enkay toki naba enaa eniyieu.

aa ore entoki naitishipisho tena siai naa yiolo ena naa enkifuruti yiolo enatoki naa osiwuo oisaidia peyie itai enkare neeku tenitai enaduo toki enkare nintumia ina are aisho iinkineji inonok netumoki atook neeku minyamal oltung'ani ewoi neok intare amu bora ake meu osiwuo naa ilo siwuo itegemeya ee peewokisho intokitin inonok neeku yiolo enkolong natii osiwuo nimput enkare mpeutin peetumoki intare inook atook esaa pooki nayieu neeku yiolo ena baye naa kisidai amu osiwuo naa itegemea enkifuruti piitayu enkare.